Mokwongo ikawo mo tiketo bedo maliet, aetikawo sausages go tinyume. Kise nyume to odhi chiek kuro tolokre colour mopogre gi kaka nikete. Aeto mandas chande bende ikano mogo tiketone skari, tiketone baking powder, aeti weyo oyweyo matin. Tinyume mo to odhi kuot tolosre mandas kamano tikete tochwero mo matin. Ae chae to ikawo chak tichwako, aeti olo pi matin, to kono tiolo majan, tiketo majan matin mondo mi otuag maber. Ae olemo bende, ilwoko olemo maber, aeti igolo pote. Kisegolo pote, ting'ade, kaen gi kodhi matindo tindo ma ng'ato ok nyal chamo tigolo kodhi. Aeti ng'ado matindo tindo ikete san, aetiketone gi uma monyalo tiyogo e chame.

Ka idwa chamo chiemoni, mokuongo idhi logo, kiselogo totiyo kod serviette tiywego lweti to to tuo maber. Kaosetuo, to idhi kuongo ichamo pancake to imadho gi chae, kisechamo madho chae gi pancake to iyweyo matin koro ka ae dhi to ichmao olemo. Olemo ichamo mogik en kaka dessert ichamo kisechamo kisechamo pancake kod chae.

Mokuongo' kisekelo ringo'no tiluoke maber aeto inga'de matindo tindo, kisenga'de to iketoe gi pi matin to obokore matin kosebokre tichiele itiyo kod kitungu kod nyanya kod mo, kiseketo mago to iketo kitungu matin moromo to ki iket gik mange'ny ma nitiere jok moko ma ok nyal chamo kaka kiketo kitungu saumu nitie jomoko ma ok cham, aeto alot kisekelo iluoko maber tinga'do maber kisenga'do ti ichielo kod kitungu gi mo aeto iketo chumbi matin, aeto kuon iketo pi to murre to kosetwak tiketo mogo tiloko ti idwalo idwalo malosre kuon maber to iweye machieg maber aeto ikete saana, aeto olemo ti iluoko tigole pote kisegolo pote ti thi nga'de matindo tindo aeto ikete sahan aeto kiseketo e saha to iketonegi gi uma ma ithi chamego, aeto chiemoni bende kiseketo itoke maber iketo kuon iketo ringo' iketo kada alot kod olemo kaeto imiyo wendo chamo.

mokuong'o kapok ichako chiemo ,idhi logo, kiselogo tikawo saviet ti yiego lueti maber botuo, kosetuo kawo uma to saviet mo ume godo no iyueye go saviet aeto ikawo umma tichuyo godo chips tikawo pala moket kanyo tingado go gweno matin tichuo gi umma tichamo timadho soda matin mondo omi obed mayot chamo kimuonyo, kik icham motuo lilo nikech nyalo dei, kichamo kirowo kod soda mondo mi obed mayot muonyo.

Anya paro odiechineg mara mar skul, en odiechieng ma ne eka adonjo e college ne asebedo ka agombo donjo e college koro ka ne otera e college ne amor ahinya ,ne awuok e dala go kinyi to skul ne bor. Kiwuok Siaya ki idhi Eldore bor, wachopo koni molewo koth be chwe ok ayudo ot, pok a register, aani lain bende bor gi ma atim akia chiemo be kaka ne achiemo go kinyi be kech kaya watiekre gi weche mag registration gi moro sa aboro. Kowasetieko to wadhi manyo ot wa ok ayudo ot ma ok ni e hali ma ber wadonjo kuro, koyo ngich, aonge jiko ma de moko mondo omur ot, yaani piny ne tek koda weche ne tek koda. Kaka atim, janyuol mane otera bende osetiyo gi pesa mang'eny e skuk kucho, watiyo gi pesa mang'eny e ndara, wachopo ot kata gi ma wacham, wakia kata ku ma iuse gik moko piny dwong kodwa kar kanyo ma waneno ma lich ma jirende ema ne okonyo wa ma de onge jirande akia ni dine obedio nango.

Ikawo tong' to itoyo, to ichwado ka moro achiel gi chumbi. kisechwado ka moro achiel gi chumbi to ing'ado kitungu ti iketo e pan to ikawo mo ti iole. Kiseolo moo ka kitungu osechiek ti ikawo tong' ti ikete ti iwe ma tin koselokre ti iloko kendo the other side chiek. Aisto avakado to ipoko toke, ilwoko aito ipoko toke, ti ing'ade ma tindo tindo ti iketo e san aito upore chumbi ma tin to ka ne en mar wendo ti imiyo wendo cham iketo ne kod uma.

Mokuongo imuro pi, kisemuro pi ba pi osebedo ma mor mor, tikao pi tikete e njagi kaeto ipimo mogo, luwore ni idwa loso chapat mar ji adi. Kisekao mogo kikete e besen kata e sufria kata e bakul, gima idhi kande mogo no. Tiketo ne chumbi morome, tiketo ne mo morome, kaeto iloko loko gi lweti, iloko iloko gi lweti mondo mi moi odonj ei mogo maber, mondo mi chumbi kod mo bende oriure gi mogo maber. Kiseloko iloko gi lweti, ikao pi ma moro mor chande tiole, kiseole tikanda kanda mos mos, ikanda kanda mos mos ma nyaka omakre maber to kik obed matek ahinya obed mabo mabet maber bere ok marep rep be ahinya, ae tikao mo tikete, kisekete mo tikando ikando mondo mi obed mayom, aeto iweye oyweyo, koseyweyo to ikao ikao to igoyo tikete ek e pan e kendo, tiketo mo matin to iloko iloko tikete mach maber ok ikete mach mang'eny ahinya, tiloko koseloko colour kamae kendo iloko kendo side machielo to iketo mo ma nyaka chieg maber. Kosechiek to ikete e san to irwako welo ka welo emane onego bed ni chamo gi.

Mokuongo iluo ipoke, kisepoke ti iluoke, aeto kiseluoko tidhi ng'ado matindo tindo timoko mach, tiketo mo e kendo maliet mo bet maliet, ka mo osebet maliet, to idhi kao matin miseng'ado matindo tindo mailuoko maler tiketo, tiwe to chiek maber, tiloko. Kosechiek boloso colour ma jaber kama, tigolo tiketo e san, tipore e chumbi matin, tiketo ne gimoro ma miye obedo gi maridadi kaka inyalo keto dania to miye obedo maridadi kata inyalo ketone gik moko ka kitungu mondo kitungu ma round maber kata iketo ne nyanya tobedo ma jaber.

Gi ma timore kae en ni magi waru. Waru gi ne onyiew gi to opok gi, to olwok gi koseklwok gi to ochwak gi. Kosechwak gi ma gi sechiek to othiw pi kosethiw pi to koro iswago iswago gi mondo mi gi dog ma yom iswago iswago mondo mi gi bed ma yom aito odhi loso chiemo moro ko oket e chak kod blue band.

Mokuongo inyiewo waru, kisenyiewo waru ti ipoko ma ber ti ilwoko maler. Kiselwoko ti ing'ado gi ma round round ka ma kiseng'ado ti ikawo iketo e ndoo ma otimo pi aito bakul moro, ikawo mogo, ikawo food colour gi chumbi ma tin, aitone pi ma tin aito irudo irudo to loso gi moro mo ochot ma chal gi nyuka nyuka ka ma kaseloso kamano tikawo pan ti ikete moo to bedo ma liet ti kawo kitungu ti kawo dania ti inago e mixture chande, aito idhi kawo waru ma ne ingado kande ti iketo e gik mi iloso ma olokre ma chalo nyuka nyuka ka mar ng'ano, kod pi chande ,kod food colour ,aito iketo e moo ti we to chiek ma ber ti iloko to chiek ma ber kosechiek to ikawo ti iketo ka moro ma nitiere serviette ma dhi nyodho mor cha mondo kik iserve wendo chiemo mo otimo moo ahinya. Kosenyodho mor cha ti igolo kanyo ti iketo e san mar wendo.

Idhi nyiewo rech, ki isenyiewo ti iluoke ma ler, to igolo olaha olaha man kuom go. Ki isegolo ti ingade ing'ado, isaro isare, ki isesare isare bang' ki isegolo chilo to ma nitie kuom go ma ni iye go aeto tichwako mo mondo obed ma liet ti ikawo rech ni ti inyumo e mo ,kisenyumo e mo ti iwe ma chieg maduog ma rabuor ma trabuor kik iwe owang ahinya. Aito igole ti ikete kando matin mondo ochwer moo ti idhi ti ing'ado kitungu, ing'ado nyanaya, ing'ado kitungu saumu, ing'ado dania, kod hoho ti chiek ilo mo e pan toi iketo kitungu, kosechiek yti iketo kitungu saumu ti iloko iloko kosecheik ti iolo nyanay, ti iloko iloko kosechiek ti iketo rech no ti itono pe ma tin kabisa ti iloko iloko ok ilok ma dhi rudre, iketo ni rech ko onindo side moro achak iloko gi side moro ti we to ochwak ma tin kosechiek ti ikawo dani ti iporo iporo e wiye to biro neno ma smart.

Ikawo inyiewo ring'o tiluoko, ting'ado ing'ado matindo tindo aetichwako ring'o. Sama ring'o chiek chande, ting'ado kitungu gi nyanya tichielo, ing'ado kitungu gi dania gi hoho iketo kando. Ikawo mchele tilwoko, iketo kando. Ae ka ring'o osebukre tichako chielo ring'o, ikawo ring'o tituoyo, tiketo mo, tiketo kitungu tiloko iloko. Tiketo kitungu saumu tiloki iloko, tiketo hoho tiloko iloko, tiketo hoho tiloko iloko. Aeto iweyo to ikawo tikawo pi matin titone, aetikawo mchele tiole. Kiseole mchele tiketone pilau masala tilokiloko, to iumo tochiek. Kosechiek, tikawo kitungu sau ikawo dania tiporo iporo e wiye, mong'ad matindo tindo tiporo e wiye. Aeti ikawe iting'e e mach tikete piny, tokoro inyalo toke.

Mokuongo idhi kawo rabolo ti ipoko ma ber kisepoko ti iketo e pi, ti ilwoko aisto ikete e pi ma ler kando aito idhi kawo ringo ilwoko ma ber ti ing'ado ma tindo tindo kiseng'ado matindo tindo ti ikete pi ti chwako matin. kisechwako ma ochiek ti ogolo ti chielo ring'o ma ber kisecheilo ringo ti ichiel kod kitungu, nyanya gi moo, chumbi kod kitungu saumu. Kisechielo ma ber ti ikawo rabolo ti ikete to itono ne pi ma orome chiek ti ichwako kosechiek ma ber ti iketo piny ti ikawo dania ti ipore mondo mi okel ladha ma ber kendo onen ma ja ber.

Mokwongo, idhi kawo dengu, tichwako, ok ichwak mochieg ahinya, ichwako mana matin, ok ichiele, ikawo kitungu ting'ade tipore chumbi, aeto idhi loso, ikawo ngano gi chumbi matin gi mo tikando ikando, kisekando ikando, tiketo kando, koro ipogo matindo tindo ,gik moko machalo mpira matindo tindo aeto ikawo roll achiel tiketo e mo tiriwo gi wadgi, tigoyo kaka chapat, kisegoyo kaka chapat, tiketo mo. Kiseketo mo, igo banen ni reprep ahinya tikete mo. Kiseketo mach e pan motuwo maonge pi, to kosetuwo maber, ok tuwo ahinya, tiwalo ting'ado e shape mar triangle. Aeto idhi tibano, tikawo mogo tiriwo gi pi tikawo mixture no tiwire ti mamaki. Aeto ikawo dengu tiole iye aeto iumo, to iketo mo mabedo maliet, ikawo to inyume. Kosechiek tigolo.

Idhi kao ring'o ni to ka isekawe to ikete e fridge kuma ng'ich. Kikete kuma ng'ich no to dhi miyo kute matowe kande ok nyal chopo mondo mi otowe. Kata ikawe to irewe e mach, oyuo ahinya, kosetuo to miyo ok onyal kethre mapiyo. Kata ikao kit ginger tangawizi manum, tiswago iswago to iketone, kata ichwake go miyo ok okethre.

Mokuongo rabolo konyo ka iuse, kiseuse to pesa no inyalo tiyo go e yore ma opogore opogore sa moro onyalo konyi e chulo fee mar nyithindo, onyalo konyi e rwakruok, onyalo konyi e ng'iewo gi moro ma onge ot, aito rabolo be nya konyo kaka chiemo, sa ma en tiere no ko okwoge ma ochiele to inyalo chame kata inyalo tede ti ichame to okonyo kaka chiemo.

Pith mar dhiang': Ing'iewo dhiang' ka en dhiang' mar gredi to idhi to ing'ado osiaga. Kiseng'ado osiaga e puodho ting'ado matindo tindo tiketonegi e sanduk ma gichieme, aeti itweye kamoro mondo kik obuodho mondo odhi cham puodho. Kisetweye ka kanyo, titweye but chiemo ma iketone but sandug go tochamo. Kotieko to imede, to kose bang' dakika moko timiye pi tomodho. Kose modho, tichakimede chiemo, mondo mi oyieng'. Koyieng' ekonbro golo chak maber, to chagno biro golo pesa ma inyal timgo gik moko mang'eny ei ot.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni, diel ka ipidho to samoro ipidhe ka in gi shida moro ma igombo ni ilo, samoro ipidhe nikech idwani mondo mi odong onyuol, mondo iuse omiyi pesa manyalo konyi kata e chulo fee kata e timo gimoro, kata e thieth moro. Kata diel bende ipidho inyalo tiyo kode kaka ring'o ka welo ng'eny, in gi in gi arus mo in gi welo mang'eny ma dwaro ring'o mang'eny, tinyalo yang'o diel titiyo godo e e chenro no. Kata diel inyalo inyalo pidho to diel golo chak, chak ka osegolo tinyalo ted godo chai kata inyalo us to kelo pesa ma bende en gi konyo.

Cheng' moro ne nitiee kijana moro, kijani ne en ng'at ma duong to pache ne ok ler ahinya .kor ne obiro e dalawa ne obiro kwayo kony, to ka ne obiro kwayo kony to ne eneno ne lit kaka ng'atma duong to lepene ne ok beyo ma wamanyo lewni ma nyalo konyo ma wamiye moorwako ,wamiye chiemo, kawasemiye chiemo wabedo kode ka wago kode mbaka mondo kik one ni obet kende kata nokwede. e wamiye sa marwa mondo mi one ni wan kode kamoro achiel, sa asaya ma obiro dala wa to imye chiemo ti irwake ma ber ko oneno ka nitie hera mroo mi imiye ma miyo koro kendo ok obed ni oneno ni en kende dhano okwede. koro ng'enyne obi dlawa to wakony, wamye lewni ,wamiye chiemo ,wamiye gik ma onyalo bedo ni odwaro akka ngat maduong to wamede nyaka gi lamo .nikech lamo ma Nyasaye nyalo konyo wa mi wiye marach no lokre mo odwog ng'at ma ngima.

Abro duaro makas, makas mitiyogo ng'ado ite moko ma oliero ahinya, oliero ma geng'o yo. Abro duaro ndo, ndo ma kadipo ni nitie moko bende mosewuok, inyalo pidhiye. Abroduaro kube mar olo pi, kube mar olo pi no abotiyogo e olo pi ne maupe gi mondo mi giti. Aboduaro kalam gi buk, ma indikogo gikmosetimore, adi mokaw, adi mokokaw, adi modong', adi momed. Mondo mi okan mondo mi jogo ng'ato kik par ni nitie kuo moro mantie e iye.

Pith mar gweno nigi ohala mang'eny ahinya. Mokwongo, kipidho gweno, okonyi nikech onyuolo tong'. To tong' kosenyuolo, dhi konyi nikech tong' inyalo uso to kelo pesa minyalo konyori go. Tong' inyalo chamo, inyalo chame tokonyi e dendi. Nitiere nutrients moko mokele dend ng'ato. Kendo gweno kipidhe, inyalo use tokelo pesa, kata gweno kinyalo tedo sama wendo moro olimi mapiyo piyo tionge gi gimoro minyalo tedo ne wendo. Tinyalo chinjo gweno, itedo ne wendo, to wendo wuok komor.

Kae en puoth nduma ku ma opidhe nduma ma ber koro aneno ka jogi ng'ado ite nduma to gi kunyo nduma ma dhi konyo gi e yore mang'eny. Ko oseng'ad te kendo tiende gi inyal pidh kendo ba kendo gi ti kendo ba kel nduma moko. Aneno ka oting'o it nduma ma odwa pidho mondo mi oti kedno okel nduma ma chielo.

Mokwongo, inyiewo vwaru, kisenyiewo waru, tiluoko to iluoko maler aeti ipoke. Kise poke, ting'ade ing'ade matindo tindo kakong'ade kanyo no, kiseng'ado, tikete pi maler. Iluokone tikete ndow, ndo maler tiketo kando. Aeti dhi ikawo mogo, tiketo gi food colour gi chumbi matin, ti ioko iloko. Kise loko iloko, iketone pi, tiriwo iriwo, to dhi golo, dhi golo gimoro moriw machal nyuka nyuka kamae. Tidhi kawo waru maler chande, tinyume e stia ni. Kise nyumo kanyo, to idhi kawo karaya maler, tikete kendo tiole mo. Ka mo osechwakre, tigolo waru gi kanyo, tiketo waru moseriw kod ngano chande gi vfood colour, tikete mo. Tiwe tochiek maber ma vwaru chieg maber, aeti loko, ma chiegi. Kae kosechiek tibiro titoko, tinyalo keto ne dani, inyalo keto ne kitungu. Ah sorry, inyalo ketone vtomato sauce kata inyalo keto ne kachumbari.

Chieng mara mokwongo kanadonje school ok nangeni chieng moro achiel nawuog kanyo kange gimoro nikech kaneno kaji timo gikmoko karkanyo nemiyo abuok ahinya omiyo kanadhi e jikon nasomo somo mar tet aneno kaji tedo chiemo moko mapok nanenoga nyaka nene. Koro chieng moro achiel omiya mondo mi ated tondikna yore monegaluu katedo to ka naluwo yore go matedo tonaneno kagolo gimaber ahinya majopuonje nopako ahinya manomiya maksi mangeny omi nakalo penj ahinya bende nawuoro ahinya kaka nyasaye notaya matimo tich maber magolo gimaber momiyo jopuonje oheraga nikech kata kanitie gimoro mitedo atimo maber nikech nean gi dwaro gi gombo mar ngeyo manegipuonja mangeyo

Kanepod anyathi kinde mane pod adongo kane antiere gimoro class adek angwen kanyo anyaparo maber ni kindo no ok nawinj wach kendo wiya netek ahinya anyalopara kinde moro kamama odhi chiro mama odhi manyo mama wuok kendo nyisowa ni kawaa e school towaduogo e ot waluoko sende kasto waomo pii to walwokore to ka mama oduogo oduogo saa apar gachiel odhiambo nwango kata kapok walwokre sende pok waluoko pii pok waomo ti dwaa chwadwa ichwadi mondo wii oyaure ichwadi michwe inind nyaka kech kiny kowuok konyisi ni itim gimoro titimo . chieng moro mamwa owuok kamano owewa newatim tich tonokwa watimo ochopo godhiambo todwogo tonwango kawaonge kara wan nwawuok wadhi aora to nitiere kar pidho rech moro ngato noloso to pok nokete rech wan wadhi kanyo wago abal e pigno watuge pigno mwaselonyore duk watuge pigno mwawuok kanyo ka watar kawadok dala wayudo mama wayudo ka mama obet mama dhao mama nogoya wa pod ok wawinjo chieng moro achiel kendo wawuok kamano to wadhi kuro ni wadhi go abal e pigno twayude kochung kuro wasegaringo walonyo lewni e yoo waringo kwadhii kuro

Gima wiya ok nyal wilgo, kane anyathi en ni kane ajaklas adek bang' kane asetimo penj, omiya otese mondo ater e dala otesegi kaneno ka aluar e otas moro, to otasno adhi to awito e cho mondo baba kik ne mondo baba ogoya. Kata samoro ka an e klas baba onyiewona pensil, pensil achamo kasetieko chame to adhi e nursery to awuondora ni japuonj oora mondo akwa pensil. Imiya pensil to adhigo e klas, adhigo kawuono kende kiny ne achako achame amanyo moro nikech kanyiso baba, baba dhi dhaw baba nyalo goya. To samoro nyalo ng'adni kalam matin to imiyi idhi go sikul to kiduogo kiny kionge kode to ichwadi kendo pod ichamo achama. Ne ahero chamo kalam ahinya mane omiyo ok anyal kwayo babawa pesa makinde moko ne adhi nyaka sikul wik achiel ka aonge kalam.

Mokuongo igoyo beche matindo tindo e line achiel moriere. Kisego buche matindo tindo, tiketo manyiwa mar dhiang' mar mar boma. Kiseketo manyiwa mar boma e buche gi tiketo kodhi, kiseketo kodhi koro tikao pipe mar pi, tiketo to ringo e dier puodhono ma kiro ne gi pi e kinde oro ma miyo gidongo maber kata obedo ni oro nitie kata obedo ni oro onge gidhi dongo maber ma gitimre maber.

Tijni ni kod nengo nikech dhok gin gik mangi nengo ahinya ka dipo ni in gi shida moro midwa loyo to pesa ionge go inyalo tiyo gi dhiang. Dhiang' inyalo nyieo tipitho tobedo maduong' samoro konyuol to chageno inyalo uso tichakitiyo godo inyalo uso to pesa itiyogodo e yore yore machandi kata chak inyalo tiyogo timatho mar ariyo dhiang' inyalo uso to pesano itiyogo e loyo lonje ni machandi e dalau.

kaneno tijni to gima biro e pacha en komo, en komo kata ritho nikech kar kae aneno ute, taneno gwen taneno puodho ,puodho inyalo pur tokelo mwandu kaka oduma oganda ,njugu gi gik mamoko.

Gima timre kae en n jogi ne dhi wuoth to kod punda to yo rach. Yo man kar kanyono orach nikech aneno ka koth nochwe kuro ba chuodho obedo mang'eny. Koro punda ne wuotho to omoko, koro jogi temo gole, mzigo moting'o bende pek koro gidwani ogol ne mzigo mondi e ka koro gigole mondo gikonye mondo gi endelea kod safach gi.

Gik makelo mor kae aneno rech, rech kelo mor nikech nitie jok moko ma idho dhiga mondo mi one rech madongo dongo kamae. Aeto kendo aneno pi, pi ber nikech sama sama waneno alwora mar pi no kod ng'ich ma a e nam no iwinjo ka imor ahinya. Aneno ka jogi oidho meli, meli no bende kelo mor nikech ng'ato kolupo swore e pi, toneno pi, toneno rech, toneno jowete ne komor tobe omor.

An gi sigana mamiyo ok ahero tijni nikech nitie dalawa kocha jokmoko nigi puodho machal kamae topuodho no en oridoorido kamae ma kakoth ochwe tipidho cham oula ywa cham maywa makata gima ti kuro emaonge kaka dirith chiemo mabe onge kar kanyo kata dibed ni koth ochwe matin oula ywa gikmoko modong maonge chiemo koro an tijini ok berna an gima ber tiwacho ni ber lakini mae to ok berna

Gik mankod nengo kae aneno kor lwasi, aneno masinde madongodongo mag tich, aneno cham minyalo tigo inyaketgo ka chiemo kendo emaneno.

Gik makelo mor kae en ni kor lwasi ber, aneno ka chieng' pichni, chieng' owuok maber ahinya. To nyako olwakum ma jaber kendo cham beyo e puodho. Kendo cham beyo e puodho, kendo ma kelo mor, gik manopidh e puodho owuok te. Towuok maber, to gin e afia maber, ngima gi ber ahinya, ma japith didwar gi ko chiemo mang'eny ahinya.

Gima timore kae, aneno ka ma en cham, ochal ngano. Koro jogi, jogi harvest cham, gi harvest ngano to irege chuth igole chuth gi pote no to iole e masin moro.

Kanyo dasta dwarore mobiro ywe go dier ot, dwaro ndoo dwaro sabun madum mamit, ae to kar kanyo dwaro nyaka gimi ywe go buru madipo mopie e shelves go ae to pod inyalo wye go kwonde moko ma buru odhie.

Gima biro e pacha kanono tijni en ni jogi chal lakteche mosomo yiende kendo githiedho yiende mopogore opogore koro gidhi e puodho to gingio yiend oboke mare ko boke mare ng'ima kata kotwo to kaka ginyalo thiedhe to gindiko piny kaka giyudo to onyalo manyo kata yath mikiro ne gi mondo mi ginyal yarore maber mondo mi ginyag maber gigol maua piyo mondo mi puodho otimore maber.

Tijni oselokoro nikech chon nwa tiyo atiyo gi ndo kod kasuku e kiro pi e puodho kata watiyo kod kod gi kube moro ma ichwero go pi e puodho. Lakini sani masinde osebiro ma iketo aketa e puodho kanyo to kira kira pi, nitie mtokni mosebiro ma puro, nitie mtokni mosebiro ma golo cham e puodho sa oduoko teko ma dhano tiyogodo e puodho piny, omiyo dhano ok ti matek e puodho ahinya kendo mashinde ema tiyo ahinya nikech gitiyo kod fuel koro kelo tich mayot ahinya.

Gima timre kae en ni, ng'atni nokomo kose komo, to odoyo to oketo ne oduma mondo oduma onyak maber, bo oduma oselos maber ba oduma osenyak. Koro oduma osetuo moromo ritho, koro obiro ridho oduma modho tero e dala to loso cham ma kose mo bo otuo. osus bo mo motuo titiyo gi moro kaka chiemo.

Gige tich madwarore kae, ka dwaro pi, kasuku, ka dwaro ndoo miologo pi, ka dwaro kube miting'o go pi kowuok kuma ituome pi kikelo kae, kae dwaro ndowo ma iolo godo pi, kae dwaro nyaka kube moro miolo godo pi e cham chande, dwaro gima iketogo yath ne alodegi mondo mi ginyal losre maber. ae kaluwore ni ng'ani oruako nyaka bude etiende. Oruako nyaka dust coat, to oruako nyaka gloves elwete mo ndo mi kik yath mokir ne alodegi dhi kuome mondo mi manyalo hinye.

Tijni ber mokelo en ni ka isepidho e puodho to cham ok dhi maber ahinya, tidhi ting'iweo yath timedo gi pi. Tidhi tikire puodho, kisekire puodho, to idhi neno lokruok nikech cham dhi yudo yadhcha to dhi konyogi mondo mi ginyal nyak. Ema dhimiyo ginyak maber, to gibedo mangima ahinya, mamiyo koro chiemo dhi betie mang'eny.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en ni puodhoni oonge manyiwa maber kendo ok onyag chiemo ahinya kaka anene ni. Koro jogi okawo lowo, chal kagima gidwa chiedho lobni mondo mi lobni nyal nyak kata kamoro manyiwa mar boma, ikelo ikiro e puodho. To puodho onyag maber kopithie, kik owuog ni kuonde moko nigi cham to kuonde moko onge go.

Gini okoyudre e aluorawa, to gini chalma en ngano, to ngano inyalo thi rege to itedogodo chapat kata inyalo rege inyalo rege to imiyo gwen to gwen chamo konyo gwen bende maber.